Kito ne agere eng boisoni, agere boisetab kolsetab kawek. Kosikosulda ngalekab kolsetab kawek, komeche kesub ngatutik chemii yu. Ko nguno netai, komeche ng'ung'unyek che kararanen. Nebo aeng, komeche beek. Ko nebo somok, komeche kesemberchi, kerip ing ripset nemii barak. Atya komeche kora kende keturek ko akwait, sikomong kesutik, che koi koboibochin kabatindet. Eng yapkwalda kesutik chik, konyoru chepkondok um chechang. Ko nguno boisoni kawek, ko kararan ako nemie neoo. um Ngoborye kabatindet, kogol kawek amu konu chepkondok chechang

Koroi kobo komonut eng biikab kokwet nyu, amu ni koboru kole ni ko duket, ne boisie koale amitwogik. Ko amitwogik, ko kit, ko kiy ne makchinkey chitugul eng kila betut. Ko nguno kobo komonut ko nekit eng kokwet ngung, amu inyumnyumi kasrata, ne katakiboisie ipkeale amitwogik ing kimasta age kou taunishek chu. Ko nebo aeng, konyumnyumi ngalekab chepkondok che katakiboisie kebun ipkeale amitwogik chu. Ko nebo somok, koboru kole ing kokwet nyu, ko kikotetsai amu ngipkechope dukani cheu chuu, koboru kole kikotestai kokwet ng'ung. Ko nguno kobo komonut kapsaa eng kokwet amu chi agetugul komokchnkey amtwogik. Ko nguno konetik nguno kuno eng kokwet, konyumnyumchin chi agetugul yamakchinkey ipkwal amitwogik.

Boisoni koboru boisetab kebat mbaret. Ko sikebat mbaret, komi amunee. Netai, komeche kabatindet kogol bandek. Ko nebo aeng, koimuch kabatindet kobat mugandek, kogol mugandek, kogol miwek, kogol age kou oiasik, amu pee kabatindet. Amu chang biik chegole tugun che ter ter. Ko boisoni, kobo komonut, amu sikeamis, komeche kebat mbaret. Ko mbaret kebati, atyam kewech, atyam kegol kiy age tugul nemakchinkey kabatindet. Ko maui boisoni amu kiboisie tinget, anan koimuch keboisie eik cho kibo keny, atya keboisie tilait kekekeri lainwek yo kimeche kegol ku bandek anan kou miwek. Nguno boisoni, ko kararan neoo kot amu, ndama boisoni, tamami amitwogik che keame, anan kesutik che chengchinkey kabatindet sokwalda. Ak kokeny, kotoret biik ngalekab amitwogik.

Sikechop ngalekab bandek, komeche kesub tugun chechang. Ko netai, kegole bandek, amakigol bandek, kebati mbaret, kewech mbaret, atyam kegol bandek. Atyam yopkobitio bandek, kesember bandek. Atyam kende keturek, sikwakaitu. Atyam kesut bandek, sikomong kokararanitu. Atyam yeit kekes, kekes bandek, atyam nyikebor ing cheborit, bandek chuto. Atyam kemaa bandek. Yekimaa bandek, kende kerichek che toreti korib sikotebso agoi, simatikwam tiongikab bandek. Ko nguno, sikenyor anan kechop bandek, kokuyo ka aror kounotono.

Kiy nenyonchino metit, konyonchino artet. Ko artet, kochang biik che ribe artet. Ko biik chechang koribe artet, ko netai, ko yokorerchi chepkondok, koimuch koalda sikwai age tugul nemokchinkey. Ko biik alak koribe, sikwam koek amitwogik, kwam pendo. Ko biik alak koribe sikoyii, sikochang'a. Ko nguno ripsetab artet, ko makorom amu artet mameche tuguk chechang. Amu artet komeche chumbik, meche beek, meche morongenik kidogo. Ko ngotitinye tianginik cha king'aa, ko imuch ikochi tutukin. Atyam kityo kemeto artet kokweat suswek che nyalilen, ngo kaikochi kiy age tugul, ku beek, ku chekaror cho alak tugul. Ko nguno ma korom ripsetab artet. Ako artet, kotoreti biich yakakibar, sikomakomi chepondok, anan yakacholchin chepkondok, imuch ialde. Akoyomi kou nguno, yomite kou familia, koimuch keeny, sikeam.

Koitab maat, ko kicham keboisie kechope amitwogik chechang ing keny. Ko amitwogik che tai, kechobe ko kicham kekwonye kimyet. Ko nebo aeng, ko kicham kesuse ngwek, akeoo ngwek. Ko koitab maat, ko kicham keyoee chego. Ko nebo somok, ko kicham kechule musarek. Atyam, ko kicham kebele bandek, kebele kou panyek. Amu koitab maat, ko kicham keyae kiy age tugul, eng amitwogik che kicham keame keny. Ko nguno koitab maat, ko kicham kechope kiy age tugul. Amuu kitomo kechop maat nebo kasari, kou chesikirishek, kou kasishek, ak chechang. Ko nguno koitab maat, ko kicham kechope amitwogik tugul che kichope angot eng kasari

Eng korik chebure kipsomaninik, komeche keteshi tugun chechang. Ko kito netai, komeche keteshi kiptanganyit, amu kipsomaninik chechang, che murenik, kochame kokere mpirok, kou chobo chumbek, chobo bitonin. Ko nguno ngende kiptanganyit ole buree kipsomaninik, kobo komonut amu kipsomaninik, kochome kokere mpirok. Ko nebo aeng, ko kipsomaninik, ko ole bure komeche kendechi redionik. Amu kipsomaninik chechang che tibik ak che werik, kochame kokase tienwogik chebo kasari. Amu len kasari, komeche kwai tuguk ole maktoi. Kokas tienwogik, akokerto eng kiptanganyit. Ko nguno, kou rediot kobo komonut eng kipsomaninik, sikokas yomite buch, kokas tienwogik, akobur eng kalyet. Matikwai tugun che mamagatin kou kokul bangi, koe maiywek, ak tugun chechang.

Eng kokweshek chechang, komite sipitalishek. Ko sikoribok sipitalishek, ko mokotin tuguk chechang. Ko netai, komeche keteshi Cheptalel eng sait age tugul kot kondochi sipitalit asikotonon. Ko nebo aeng, asikoribok sipitalit nebo kokwet, komeche biikab kokwet che kamyonso, koba sipitalit notok, sikonyor kanyaiset. Matkoba sipitalishek alak che loen. Ko nebo somok, sikoribok sipitalitab kokwet, ko yakakikurso. Kekur ketuyo, kengalale bandab tai nebo sipitalit, ngo kobo um kechop sipitalit, ketes ngot kobo kechop age ne lel. Komeche kokwet kotuyo koek kiy agnge sikosulda, sikerib sipitaishekab kokwet nyo

yoon kiuei maat en bii, ko cham kochang tuguuk chegeboiboenchin ko gaotindoniik anan ko boishoniik ko otindoniik ko kimwoweech angoot kogo chechoget kimengechen, ko yoon kogituyoo keuei maat kocham kogaraan kibwotigee otindoonik kouu chegibo belyoot ak kiplengweet ak chechaang atindoniik agoot kogoo yon kigimengechen iih olegiuu sobeet ab keny, kochaam keboiboenchin yoon kiibwotyin kee kemwochin loog chetagomengechen iih chetom komwochi agoot kogoo ak baishonik ab bandaab taai kegeet tugul yemokyinigee chii ngietu ngemoche iegu mwalimu ngo kemoche iegu taktari koo myee neoo ak keboibochin yon kemwoee boishonik ab bandaab tai ak kebwotingee otindoniik chegimwoo agoot kogo ak atindooniik chebo keny tuguuk chegiyaak iih kobooch keny, keboiboenjin iih atindoniik iih ak boishonik ab bandaab tai.

BACKGROUND NOISES

Kianeti biik akobo malaria en Kenya, ak ko ng'alekab malaria ko kianet biik olekikiindoke akobo miondab malaria, ko kii netaa ko kianet biik olee Karan kerwee oriitab netit en kemboi sikotoret ng'alekab umbu masusin, ko neboo oeng ko beek chesomisen chokotononso en mutaroit ko karan kechobchin oreet koistoke anan kindebkerichek kora sikobar umbu anan maikab umbu simatakoikee eng' yotok, ko nebo somok ko karan keteme koot suswek chekamach koekitun en tabantab koot ko Karan keteme simoib uchavuk sikobwa umbu, ko ng'unon ko kioib kasarta noton aneet biik akobo olekiriptokei en ng'alekab umbu.